Ore mpishai e satellite na kitadolu rishat naponu amu ketumoki laremok atadolu olameyu netumoki atodolu sii enchan netumoki ataramatisho aramat ntokitin enye esidai.

Aa ore peibelekenye enabae tenkop aang na tenkaraki nkibelekenyat enkop tosiatin e technology natengaraki si etaa sapukin lchambai lolairemok amu inoto ltunganak ropiyani kumok ninyangu lchambai nakisaidia enabae, ibelekenye neyauni mashinini sapukin nijo kuna peyie Isho ltunganak meteremisho ashu metekesisho harakaharaka na ibelekenye oleng amu kidim enamashini atekesi irpaek kumok ashu irnganayio pookin litaasa kidim atekesu rkumok neaku ibelekenye enasiai tenkaraki nkibelekenyat enkop orpiyani nainoto ltunganak, amu ibelekenyate ntokitin kumok tenkaraki na enegira enkop aikunari tenkaraki ibelekenye ntokitin kumok neyauni mashinini sapukin naijo kuna naisho lairemok metekesishoto akesisho tearaka nekesisho tenkoitoi naitobirari oleng.

Ore eng'eno aa niyieu pee ias ena siai naa iyieu eng'eno enkiremore ore eng'eno enkiremore naa etumi tesukuul tenilo aisumia imbaa enkiremore, ore enkae naa iindim sii anoto eng'eno enkiremore tenikintamok ilairemok iltung'anak oshiake oos esiai oirem imukundani ashu ilchambai kiidim aitamoo nimoku siinye iyie niyiolou nitum enkarriyiano niasie esiai nijio ena enkiremore oolanterera ashu oo seeds naaponu naa aaiu impuka, ore imbaa niyieu pee ias ena siai naa iyieu inye kwanza aa iyieu olchamba niigil ayieu iropiyiani iyieu iropiyiani ninyiang'unyie naa nena seeds naasieki ena siai neme iropiyiani ake iyieu, iyieu siinye entoki naa ijo enkare inyiang'u enkare aashu itum ake aa torkejek ashu toompeutin ake naaokieki enkare keyieu sii nitum ewuei sidai netii conditions sidan naisupport naa ena siai ino enkiremore niyieu siinye oltung'ani oos ina siai tenemetumoki iyie naa iyieu naa impisaai nitum ilo tung'ani liingerr oota ina aariyiano enkiremore oltung'ani..